Ee kaidim atolimu ajo ore na ena adol ajo ketasha oleng nebore enewueji ngarin naiputa sarngabin nadolta engari nabo natii ene empikap naiputa duo ltunganak impuk kuna puka napurupurana ajo kepoito ake amir etonita ltunganak aare irpapaini aarebaibung kuna puka enye nadolta irmatiresi nadolta mpuka kumok inisani imropoxi ,eimita ele baribara nadol ajo kidekeny ele baribara amu etasha neton aa keshaitana kenuku enkop na esiai ena nagol tene amu adol ajo keonyori ngarin egira ltunganak apuo aas mbiasharani enye napaasha.

Ore enasia na kelelek oleng ebiyenvake nkejek enkiteng nien nkejek edukuya nien sii nesiadi ana ena nadolta tena paitumoki atipika ormunada lino ore ake pipik ormunada nidumu oladuo toki lino lijo pilepie amu adolta ele elepito toloshikasuku lolepieki nkishu etonata enatitl alep amu ore ake pien nkeje esiadi mikintoki aisumbua amu keaku iyau ake olorika nitonie paitumoki atalepo amu mikintoki inakata enkiteng arua na keaku si keeta oltungani mintoki aurisho amu mitoki emkiteng adumu nkejek na esiai ena sidai oleng tenkopang.

Ah ibelekenye enabae tenkop ang oleng, amu ore pee ebulu lasho abayu iji, enaa kulo ladolta tene enakita enkiteng, naa kerisheki inkishu. Kerisheki nkishu, tenkaraki enaa etubulutua aaku ilasho sapukin. Naa, keret ina enkiteng amu, mitoki ilasho anak, amu kisasas tininye enkiteng oleng, naa adolta nanu kuna kishu ajo inkishu kuna sapukin. Na kegira aitumurru oleng amu kenyori ene, olari enakop, enaa enadolta tene. Adol ajo kepir inye kuna kishu oleng, keeta iseseni sidain.

Ore enabae na enetipat oleng tenkopang amu adol oshi ltunganak kumok ifuga ilikunguni na kisaidia ninche oleng inq amu ore ena enadilta tene kunabkachuin na ore pebulu nitoki ninche aisho neaku keret oltungani esiai olukunguni amu ekincho irmosor nindim nilo amir nitum iropiyani na ekiret si ilikunguni amu indim nai nimir tosokoni nitum iropiyani nikintoki aret nyaiki nyangu nkulie na ore esiai olukunguni na kesidai oleng amu keeta oshi ninye faida amu kenyor ltunganak kumok.

Ore enasiai na keyieu nai oltungani oshomo sukul nisumi eniko tenibungi kuna mashinini naigeri e adol ena ajo eripita nkilanik naijo duo kuna esukul onkera eskout na esiaia ena sidai nai tenegiolou oltungani nisulaki nai ele oshomo sukul meraa keeta ninye enkariano sapuk naisho ninye metaa keyiolo eniko tenerip inkilani napaasha, eetae nkilani empira eetae nkilani esukul na keyiolo si eniko tenepik neaku esiai ena sidai oleng.

Ore enasia na esidai enasia temurua ang oleng adolta tene enkine natoishe neiu irmao onguan adolita na kesidai enasia oleng amu ore ake peisho nkinejik na kisho oltungani menoto kule nalepu nemir na kisidai amu keaku keponari ntare temwatata na enkincho ntare metaa milau iyie iropiyiani nintumiaamu tenelo nai ninyamalu toropiyani na indim nimpangie enkuo nabo milo amir tosokoni na ekiret ina oleng.

Ee kaidim atolimu amu adol ajo adolta oltungani tene ooshito namuka noshi amuka nado orangi eoshito kuna amuka orangi amu kisho enamuka metaa keeta emua sidai nimitoki enkamuke aipara na kisho si oltungani metaa tenishop enkamuke na kening ajo kesidai na tenijinga atua ltunganak nakedo ajo keeta inamuka sidain naidim nejingir atua ltunganak na kisidai tenintobir i amuka apik orangi amu mintoki enamuke amuta asioki.

Ee kanyor nanu enasia oleng amu adolta ajo kebor elaashe oleng adolta ajo ibungita ena tito enkume ishopokiti orgisoi enkurma kajo loshi asho kulo opuo nkishu kadol oshi ishopokini orgisoi pemitoki anak enkitengna adol ajo kegol elaashe adol ajo keeta nye emua sidai kaitiship nanu eleashe amu etu aikata nanu adol olashe otiu nji adol ajo keeta emwa sidai na Kesidai ena ramatare oleng tenkopang kishori nkishu orkunita nadol naa ajo kinasita nkujit nanyori amu kenyori enkop enye nadol enkaji natii ine kajo empeut naokie enkare neaku kadol ajo keramatitai kuna kishi aitobiraki oleng.

Ore enasiai naa keyieu enkariano sapuk, adolita iltunganak ogira arip kuna tokitin amu kenyor oshi kulikae tunganak esia okuruein adol ajo egira aisho olchani petumoki anoto biotisho sidai nemetum imoyiaritin ne neitapash ntokitin kumok amu ore oshi kuna tokitin naa kenyanyuk .Niaku kadol ele tungani ajo kegira aramat enatoki aitobiraki ,egira olikae aibungaki amu kajo kepe , negira ninye aisuj ee kajo keldakitarini kulo loonkurueni naa kisidai oleng amu keyieu enasiai naji engeno sapuk amu kelo naji nerem oltungani olchani lemeishiaa , niaku kenyor oltungani naji ohomo aisomea esiai oldakitarini longwesi.

Ore peyie adol enasiai na kadamu ajo ore enasiai na esiai orkiek nauni irkiek amu adolta entasat einunguta eripito irkiek kumok otii mpaketi otii nkardasini pusi onaanyori ore enatasat na kajo irkiek emir loshi ouni ekedolita enkaji enye natuuno irkiek kajo ore dama nipangunye boo petumokini atodol ainyangu na ore esiai eunoto orkiek na kesidai amu ore pium irkiek ashu tolchamba lino na keyau oshi irkiek enchan na kisho si metaa ore ewoi nimanya na kesidai na keyau si enkijape sidai enkop na ekincho metaa iyata sii afya sidai.

ee kadamu enkolong nataasa ena siai kiremo emukunda ang' nikirem akeyie karibu inkolong'i are, ore ake pee kidip nikinkar enaduo mukunda ang' metaa mejing inkishu ashu intare aarurua aituny ainyial, ore tenkolong' sasuju ina nikimpang'u pooki nikipuo aun ilpayek lang' nikiun ilpayek lang' ore ake pee kidip , netoni karibu ilapaitin okuni neeku iladuo payek lang' anaa kulo ladoolta tene, ore pee ebulu nikipuonu aitayu nikinya ore enaa enadolta ena tasat tene kajo kaninye natuuno kulo payek tene neeku kegira ashipakino.

ekisapuk enasiai oleng tenkopang' amu ekiyata oshi intare ekera aa ore intare ekera naa intare naabor oshi oleng' naa kisidain, ore enaa enadolta saii tene naa nyokiie adol ajo kepir oleng' amu kenyori enkop naa kenyor oshi niche, ainosa inkujit naa kelek eramatare enye amu miwulo niche enaa intare ekineji kebor oshi niche oleng'.

ee ore oshi eniki nkunua iyiok ena siai temurua ang' naa ekipik ilotorok olchata lenkima oishu, aisuroki atua ena kidong' enye naa ore inakata naa kepuo ilotorok nimikintoki ang'or ee nirerena sii nichop kulo kilani lenye, nintomir enkomom aishop ela bakuli telukunya amu inakata naa miking'or ilo torok naa ore eisai oolotorok naa kisidai amu kisho iyiok enaisho ,aa ore ena isho enye kisidai amu kemirakini ninye isipitalini, nitobirunyieki ilkeek naa kisidai ami kishunyie iltung'anak ilkirobini, nishu enkiroket naa kisidai oshi enaisho oolotorok.